Aya nĩ mũtongoria wa mbere wa bũrũri wa kenya, Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga Oginga. Atongoria aya nĩ matĩĩkĩte mũno thĩinĩ wa bũrũri wa kenya nĩũndũ wa wĩra mũnene marutire hĩndĩ ya kũrũĩrĩra wĩathi wa bũrũri wa Kenya kuma kwĩ mũkoroni. Ningĩ atongoria aya nĩ matĩĩkĩte mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩũndũ wa kũgacĩrithia ũiguano wa ndũrĩrĩ. Ningĩ atongoria aya nĩmacokete magakũria ũ Kenya gwaka mabarabara na gũtigĩrĩra atĩ mũkenya wothe ena gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua.

Bengi ĩno nĩ ĩkũrĩkanĩte mũno thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩũndũ wa kũrehe ũigananu, na ningĩ wĩhokeku. Bengi ĩno nĩ ĩteithĩtie akenya aingĩ, kuma arĩa mena mbeca nini nginya arĩa mena mbeca nyingĩ. Akenya arĩa mena macani na kahũa nĩ mahotaga kuoya ngombo, na ningĩ makahota kũrĩha thukuru kana biacara ciao. Ningĩ nginya mũkenya wĩna biacara nene, nĩahotaga kuoya ngombo, kũhitũkĩra bengi ĩno, na akahota kũgacĩrithia mbiacara yake.

Kũheana thakame nĩ gwa bata mũno, harĩ kũhonokia mĩoyo ya andũ. Andũ aingĩ rĩmwe nĩmateaga thakame nyingĩ mũno, rĩrĩa magĩa na mũtino wa barabara, kana ningĩ andũ arĩa maragĩa mwana, kaingĩ nĩmauraga mũno na makaga thakame ya kũigana. Kũngĩkorwo gũtirĩ na thakame ya mũthemba waku thĩiniĩ wa thibitarĩ, nĩũkoragwo hatĩka-inĩ nene. No andũ aingĩ mangĩheana thakame, thakame nĩĩngĩhaga na mĩthemba ya thakame ĩkaingĩha, o atĩ, gũtirĩ mũndũ ũkaga thakame thĩiniĩ wa itũra rĩakwa

Thiaga iria-inĩ rita rĩmwe harĩ mweri, ũndũ ũrĩa ngenagĩra mũno rĩrĩa ngũthiĩ iriainĩ, nĩ gũtega thamaki. Niĩ na arata akwa nĩ tũcindanaga gũtega thamaki, iria tũcokaga tũkoya tũkendia na iria ingĩ tũgatwara mũciĩ tũkarĩa. Ũndũ ũrĩa ngenagĩra mũno rĩrĩa ngũthiĩ iria-inĩ, ningĩ nĩ ũhoro wa gwĩthambĩra, nĩ tondũ nĩ twamenyerire gũcindana gwĩthambĩra, nĩtwĩthambagĩra o hĩndĩ twathiĩ iria-inĩ, tũgakuuo nĩ tũtarũ, na tũgakenerera mũno rĩrĩa tũrerorera iria.

Mbaũ nĩcio cihũthĩkaga mũno thĩinĩ gwaka nyũmba thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa. Nĩũndũ wa ũhoro ũcio, andũ nĩmataragwo mũno ũhoro wa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, na makĩria, kwaga gũtema mĩtĩ na njĩra njoru. Nĩũndũ wa ũhoro ũcio, andũ nĩmataragwo ũhoro wa gũtema mũtĩ, no ningĩ ũgacoka ũkahanda mũtĩ ũmwe o harĩ mũtĩ watema. Ningĩ andũ nĩmataragwo ũhoro wa kũhanda mĩtĩ mũtitũ-inĩ na mĩgũndainĩ ya thirikari, gũtigĩrĩra atĩ, kwĩna ũiganu wa mĩtĩ.

Niĩ na ithe wa ciana ciakwa nĩwe mũthuri wakwa, nĩtũthiaga keheri-inĩ natũkarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ maica ma ciana citũ, ningĩ ũrĩa tũngĩcirũnga na ũrĩa tũngĩmahotithia gũthona nakũrũnga mĩtugo nĩgetha matuĩke etĩkĩrĩku thĩiniĩ wa bũrũri na ndũrĩrĩ citũ. Ningĩ makĩrĩa ma ũguo nĩ twendete gũthoma mabuku ma ũreri nĩguo tuone njĩra imwe tũngĩtũmĩra kũmatara nĩguo makinyanĩre thĩiniĩ wa maica ma kĩrĩu.

ĩĩ nĩnjĩkĩtiĩ atĩ aciari erĩ nĩmagĩrĩirwo nĩkũrũnga ciana, mũciari wa mũtũmia, nake kana nyina wa ciana no ahote kũrũnga mwana wa kairetu ũhoro wĩigiĩ wĩigĩrĩrĩki wa mũiretu, kana mũtũmia, thĩinĩ wa bamĩrĩ nakinyagia itũrainĩ rĩake. Nake ithe wa ciana no ahotĩ kũrũnga mwana wa kahĩ ũhoro wĩigiĩ wĩigĩrĩrĩki wa mũthũri thĩinĩ wa bamĩrĩ yake nakinyagia itũrainĩ rĩake, nĩgũo ciana icio cierĩ cimenye wĩigĩrĩrĩki wao o mwanya o mwanya.

Mũndũ agĩrĩirũo nĩ gũkua kĩbandĩ gĩake rĩrĩa arathiĩ kũhingũra akaunti ya bengi. Ningĩ nĩwagĩrĩirũo nĩ gũkua thimũ kana namba ya thimũ ĩrĩa ũngĩnyitĩkana nayo, nĩguo ũtige kũrĩa bengi-inĩ thĩiniĩ. Arabu nĩwagĩrĩirũo nĩ gũĩka ũthuthuria, nĩguo ũmenye, bengi ya ĩyo ũrenda kũhingũra ĩbataraga mbeca cigana rĩrĩa ũrathiĩ kũhingũra akaunti. Tondũ bengi mwanya mwanya, nĩibataraga mbeca mwanya mwanya, rĩrĩa ũrathiĩ kũhingũra akaunti.

Ĩĩ rĩrĩa ngũgũra indo, nĩ nyendaga kũmenya thogora wa indo iria inyihĩtio. Nĩũndũ wa ũhoro ũcio, nĩthiaga matuka ngũrani ngũrani, na ngoria thogora wa indo ta mũcere, na cukari, nĩguo menye nduka ĩrĩa ĩrendia thogora wa thĩ mũno. Nĩguo ndigatuĩke wa kugũra indo na thogora wa igũrũ, na rĩngĩ thirikari nĩĩranyihĩtie igoti, na arĩa angĩ maragũra na thogora wa thĩ. Nĩwega mũno harĩ mũkenya wothe gũcerera matuka maingĩ, rĩrĩa arenda kũgũra indo.

ĩĩ nĩtũkoragwo na mũthenya wa gwĩkenia, niĩ na bamĩrĩ yakwa twĩkenagia mũthenya wa kiumia, rĩrĩa gũtarĩ na mũndũ ũrathiĩ wĩra. Thutha wa kuuma kanitha, nĩtũthiaga iria-inĩ kũrĩa tũthiaga tũgetubĩra na ciana nacio nĩcikoragwo na mĩthako ĩngĩ na gũkenanĩra na ciana irĩa ingĩ, na makĩria mo ũguo niĩ na mũthuri wakwa nĩtũkoragwo na kahinda kega ga kwaranĩria na gũkenanĩra tondũ tũtire na wĩra ũngĩ ũratũgia. Mũthenya ũyũ nĩwendetwo mũno nĩ ciana, tondũ noguo mangĩhurũka ma nĩguo macoke thukuru.

Ĩĩ nĩ ndĩhokagĩra bengi yakwa ya bũrũri-inĩ mbeca ciakwa. Gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga ndĩhokere bengi ĩno mbeca ciakwa, nĩ tondũ nĩndĩmĩtũmĩrĩte gwa kahinda kanene mũno. Ningĩ bengi ĩno noyo aciari akwa matũmagĩra, rĩrĩa ndarĩ mũnini ngĩthoma. Bengi ĩno nĩyakoragwo ĩkĩmateithia, kũmahe ngombo, nĩguo ngahota gũthoma, na thutha wa gũthoma na kũgĩa na wĩra mwega, na niĩ nĩndathire na mbere kwĩhoka bengi ĩno, tondũ nĩyandeithirie, na ĩgĩteithia aciari akwa na rĩu no ĩteithie nginya ciana ciakwa.

Ĩĩ nĩndĩmĩhũthagĩra kaingĩ. Mamwe ma marĩa ngereire rĩrĩa ngũhũthĩra thimũ gũtũma mbeca, nĩ ta gũtũmĩra mũndũ ũrĩa itekwendaga gũtũmĩra mbeca, mbeca cigathiĩ kwĩ mũndũ ũngĩ, no nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, nĩndahũrĩire ũtungata wa thimũ na makĩhota kũndeithia na mbeca cigĩcokio kwĩ mũndũ ũrĩa gwendaga gũtũmĩra. Ningĩ, akaunti yakwa ya thimũ nĩĩndeithagia mũno tondũ mbeca ici, nohote gũthiĩ duka ĩrĩa ĩ hakuhĩ na niĩ na ndute mbeca na nduĩke wa kũitũmĩra thĩiniĩ wa ũtukũ mũru.

Hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa korona, ndiarĩ na wĩra, no ningĩ nĩ ndahotire kuona mbeca na njĩra ya gũthiĩ thoko-inĩ na kwendia nyeni. Nĩ ndahandire nyeni ciakwa, na thutha wa mĩeri ĩtatũ cigĩkũra.Ngĩitwara thoko-inĩ, na andũ makĩanjia kũgũra.O na gũtuĩka nĩ kwarĩ na kĩhĩnga kĩnene kĩa mũrimũ ũyũ, andũ no mathiaga na mbere na kũrĩa, nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, nĩndahotaga kwendia nyeni na ngona irio ciakwa cia o mũthenya. Niĩ ndĩathĩnĩkire mũno,o na gũtuĩka andũ aingĩ nĩ magĩthĩnĩkire.